Pith mar yien en pith ma kaka an anyalo puonjo ng'ato mokwongo. Ng'ato onego olos lowo mayom, machalo kaka lowo mochungi, ma oknyal kelo shida moro amora mondo yien ma ipidho kata gino ma ipidho no kik nya kata kik dongi. Sama iseloso lowo kamoro maler ma ochingore, nyaka ibed gi kodhi. Kodhi ni en kodhi mar gino ma idwa ni ipidhi. Ibedo kode mang'eng lobcha kiseriwo to ipore. Kisepore e wi lobno, ikwoyo ne pi, iolo ne pi, kata ka koth chwe, to pi kothno emang ne ti, Kiwee kodongo to ilose, ki kijowo gi lobno. Ema omiyo idwaro ni mondo lowo ma iketo obed lowo mayom ma ka ing'wenyo gi bao kata gi yien tok mii shida, kata ok keth bepe mang'eny. Mano e kaka inyalo timo tijni eki. Mondo ipidh bepe kata yiende madong marom kama ma koro inya kata uso ne ji mathoth, kata inyalo tero kuonde mangeny, to iyudo godo dwachi, kaiyudo godo omwom ma inyalo timo godo dwachi.